Mokwongo ng'ato dichak gi paro maber. Ka ng'ato paro kaka ler nyalo konyo jomoko, to nyalo bedo gi dwar mar chako wuoth gi ratiro. Mar ariyo, ng'ato dichak bet gi lwet mar jomamoko, ka owinjo penjo kata yore mag jomatich kod ler, to onyalo bedo gi teko mar lokore. Mar adek, ng'ato dichak gi kwayo adiera ka jating' kwayo adiera gi chuny penjo to ler nyalo konyo mondo oyud weche manyiso kaka odok ber.

Mokwongo, en fuambo mar adiera. Ma en fuambo manyiso wach motegno, kaka ng'ama bedo gi ler ok wuoth e mudho. Marariyo en fuambo mar tije, nyalobedo fuambo maneno kaka wach mar loso ngima. Kaka kawuono en chieng' tich ang'wen, ma nyaka iparo kaka ibiro wuotho. Maradek en fuambo mar konyo winjore, fuambo kaka ler mar chuny ok tho. Nyalo konyo joma winjo ni yie kod teko pod ngima gigi.

Mokwongo en kel paro kod winjruok, okang' manie wach riruok nyalo konyo joma winjo bedo gi winjruok e wach gi chopo pacho, kamanyalo kel paro mar adier. Marariyo en mi joma winjo teko mar wuok e chand, okang' mogundho manyalo mi joma winjo bedo gi ng'eyo ni ok gidog gichandre kendgi kendo. To in niiny mondo gilok piny kanyakla. Maradek en kel ng'eyo mar adiera e wache mag riwruok, okege mayudo kony e riwruok nyalo bedo weche ma ker pinyruok, kwayadiera kod teko mar kwony jok moko.

Prince Indah, ma nyinge mar adier en Evans Ochieng' Opiyo, en jawer maduong mar Kenya. Nyinge Prince Indah, obiro gi tije mag ohangla gi Afro Rhumba, Siaya County. Ka en nodong' gi nyithindo, to nodak Huruma, Nairobi. Nodhi e Jowi gi Emma Jalamo maen wuon mare, bang'e ne ochako Malaika Ohangla Rhumba band mare higa mar elufariyo gapar gauchiel. En jaduong mar Luo wuoth gi japuonj gi joma giduoko Luo e piny duto.

Mokwongo en lokruok mar gik moko gi nyithindo. Jokim moko nyalo loso kitgi tije mar yamo mane nyithindo ong'eyo maber. Marariyo en yudo japuomnj gi ng'iyo mar gikmoko, japuony mathoth nyalo puonjo nyithindo kaka ginyalo wuoth gi bedo maber e yamo. Maradek en kit mar loko tich e ot gi e skul, nyaka bedgi joma nyalo nyisogi kaka ginyalo keto joma bende giamo e tich gi ngima.

En jathieth mar wuoth man Kenya manyalo wuotho kilomita prang'wen gariyo, e kinde manyalogi onge gimor, Kipchoge onyalo wuoth marathon e ndalo ma chutho gi maricho. Kendo en ng'ama ne oketho rekod mar piny gi kinde mar seche ariyo gi dakika achiel e Berlin marathon. Gik mong'e yo Kipchoge ni, en otikre gi paro maber. Kipchoge en ng'at mabedo gi paro, ratiro, gi yie. Marariyo, timbegi kakodak, odak gi ngima man onge gi nyiego gi chiemo timore maber. Maradek en puonjre gi ng'iyo tije, oparo ni nyiso ni yie konyo dhano timo gima dichune.